Olemo mag matunda mag machunga kata olemo mek gik moko kaka, machunga gini gi nigi kony mang'eny e del kendo, kichamo machunga, to machunga dhi medo ni remo e dendi kendo mano gimaber, nikech remo en gimadwarore e ngima mar dhano, mondo okony okony eyo mar dhiro remo mondo remo owuothi e dendi tee. Koro magi gin olemo maber kendo kichamogi, to ibedo gi ngima maber. Ngimani bedo maber kendo onyageng'o ni tuoche moko, kuom donjo e ngimani kendo mano gimaber kabisa. Machunga bende kichamo to kopo ituo to gi onya konyi mondo, igori gi tuono mapiyopiyo kendo mond ichangi e ndalo ma mathis kabisa kendo mano gimaber kuome, nikech okdhikonyi mondo i igori gi tuoche manie e dendi. Kendo odhi geng'o ni tuoche bende mondo kik njawi. matunda be ogimamit kichame, nikech kichame tiwinjo ka in gi siso moro mamit kendo mano gimaber kuome. Koro olemo mek machunga, kata maembe, kata avakado, giber kabisa e ngima dhano gikonyo ngima dhano, e yore mang'eny

Gini kata kokiluonge oganda. Oganda en chiemo kendo en kodhi manikod nengo e alworawa nikech mokwongo ogandani kisepidhe to sami isegole e puodho milose maber tinya tede kaka chiemo kendo micham kendo kichame to omit kabisa inyachame gi gikmang'eny inyachame gochele, kendo inyated kode kata nyoyo mano berne en nikech ober kabisa omit kichame. Oganda bende jok mapure e puodho winjo maber nikech kisepure migole e puodho maber kisedonde maber mimoye, to odhimiyi pesa kitere e chiro kendo iuse. En gimanigi nengo kendo iuse e bei maber e chiro mathoth e tung Kenya kendo mano gimaber kuome, koro oganda en gimaber nikech sama japur oseuse todhiyudo omenda kendo omendago dhikonye e timo gik mopogore opogore., nyamede kata gikmoko monya medo pidho e puothe. Koro oganda ogimaber ogima nigi nengo nikech en chiemo kendo en gima inyauso miyud pesa moko minyatimogo gikmoko inyatero go nyathi e skul kata inya nyieogo gikmoko mmadwarore e ngimani.

Chiemo kata kodhi mar oganda e aluora wa en gima jii mang'eny pidho kendo kaka ilose, ilose e yore mang'eny kendo mokuongo to en dhi e puodho mipidhe kisepidhe to ingiye pile ka pile kidhiye puodho kendo idoye kilose maber. Ka buya biro tidoye kendo iriembo lee manya biro e puodho kanyo mondo okethe ,puodho no be nyaka ichiel maber kendo kirite, iriembo lee, iriembo winy mondo mi kik kethe, Kosetegno maber mobedo maber tidho dhi e puodho tidhi pudhe, kisepudhe tikawe tietere ot, kisetere ot timoye, imoye maber kuom ndalo moko, ndalo malaro juma achiel ka chieng' rieny maber. Kisetimo kamano to gima odong' ni en dine, idine maber, idine malongo mondo oganda go oo, ka oganda go oseo, to oganda go ichak ikao tokuoro gi, kisekuoro gi maber to koro odong' oganda maler, kosedong ognda maler to koro inyalo tiyo kode, inyalo tede michame, inyalo tere kata e chiro miuse miyud pesa. Koro mano to e yoo koko iloso oganda e aluora marwa

Pichani, pichani karango maber to mae en japur kendo japur limo puothe kendo puothe king'iyo maber to aneno bando ochiek maber kendo bando ,bando neno maber, manyisoni puothe dhi maber kabisa. Kirango pinhy kanyo bende en gi mashin moro mitiyo go e go pii e puodho, kendo chal ni olose mondo ogone puothe pii. Ma en gima ber nikech sama chieng' rieny to puothe gi ber kigoyo negi pii saa ka saa kendo pigni dhi miyo ber, ber mar puodho, dhi miyo puodho tii maber kata kaka ineno puotheno. Puodho tii kendo gik moko rieny maber kendo mano gimaber .Koro japur ni kae, japur ng'iyo puothe kendo odwa gone puothe pii kendo puothe dhi maber nikech rit morito go puothe. Okao sechene mang'eny kendo oketo e puothe nikech ongeyo ber madhi ya kuom puodho no koro ma nik maber kendo en gima, gima rito puodho maber kabisa

Gima biro e pacha kanono tijni to mokuongo en mwandu. Gimachielo mabiro e pacha kanono tijni en chiemo mamit manigi ndhandhiu mamit. Kirango kae to mae en japur kendo japur nigi moro ka en e puothe kendo koro okaw kitungu manie puothe kendo ineno kochoko gi kendo gingeny kabisa nyaka bedni mae en ndalo mag keyo kendo okao kitungu gi kendo odhi usogi kendo bang' usogi odhi bedo gi pesa, odhi bedo gi mwandu maber kuom tich maber mane otimo mar pidho kitungu .Puothe kanyo kirango to nitie kitungu mangeny kendo mokao goo gin mana achiel kuom kitungu ma en go kendo kitungu . pichani bende kirange koro be gimoro kendo mabiro e pachi en chiemo madung' manigi tik mamit nikech chiemo mochiel gi kitungu maber en chiemo manigi ndhandhu kendo gi siso mamit madhi miyo ng'ato chamo chiemo no kendo tieke tee nikech kitungu keto chiemo mamit kendo chiemo no kichame tiwino maber nikech kata dung' ne kende, tik mogolo en moro mamit. Koro pichani en picha maber, picha mar mwandu. Kitungu en mwandu, kitero e chiro tiuso, kitungu bende en chiemo, odung' mamit.

Tich mar pur mar kitungu en tich manigi nengo kendo tich maber kabisa tich mawanya puoyo ni tich ma ng'we ng'ar. Kirango pichani to kitungu ng'eny ka kendo kitungu en gima kisepidho tigole e puothi titere e chiro, to jii ka jii, jit ee dhi dwaro mondo ngiew kitungu nikech kisenyiew alot, alot nyaka ichiel gi kitungu. Chiemo moro amora kisenyiew, nyaka inyiew kitungu mondo idhi ited go chiembi no.Koro kitungu en gimoro ma ka ngato odhi e chiro o nyaka opar ni be an gi kitungu e ot to ka ooong e kitungu e ot todhi kao kitungu mondo odhi go nikech kitungu chiedo ma jii timo, chiemo moro amora ng'eny chiemo nyaka chiel gi kitungu .Koro en gi nengo ni okelo pesa ne japur, oketo, kokalo kuom kelo pesa ne japur, okelo mor ne jatedo nikech jatedo sama ochiedo gi kitungu to owinjo maber nikech ongeyo ni chiemo modhi chamo chieng'no dhi bedo mamit nikech kitungu keto chiemo mamit. Kitungu en chiemo maber e del kendo kitungu en pesa ne jopur mage. Koro ma en gima ber, kitungu en gima jii tee dwaro kendo ober kabisa

Tich mar pidho anguro. Tich mar pidho anguro tich maber kendo ndalo manachako tich mar pidho anguro, ne achako ka an gi luoro nikech anguro kaka ji wacho kendo kaka nitie, en lee moro madwanyore ,lee mohero chwodho. To kata ka ji ne wacho kamano, mae nokomiyo aweyo tijni. Nadhi mbele gi tich mar pidho anguro to bang'e, ne abedo gi mor nikech anguro en lee moro ma ringe mit kabisa kendo kiyang'e, tichako chame ,en ring'o moro mamit. En gi saso kendo moro mamit kabisa kendo mano ne e gima nokelo na mor. Ji ne dware kabisa ka ji ng'isa ni ausn egi gidhi gibul. Aus negi giter e butchery kendo nokelona pesa. Anguro bende ok en gimoro manyuolo nyathi achiel. Anguro achiel nyalo nyuoloni nyithindo malaro apaga riyo. Kendo ma en gimaber, gima nokelona mor nikech, ka achiel osenyuoloni nyithindo apaga riyo dichiel kamano, to koro ing'eni isebedo abedo mang'eny kodgi dichiel. Rite be ok tek. Gik mochamo gin gik mayot yudo, kendo mago e mor manomiyo ahero pidho anguro.

E dala wa ma Kisumu nitie gik mangeny mamiyo gipogore kuom joma moko e tung' Kenya kae kendo ka warango to yoo mokuongo kendo yoo mokuongo mar manenore ni jo kisumu tich magitimo, tich ma ng'eny jii itimo kendo ma vijende oyudo ma nya timo e tich mar luopo kendo tich mar uso rech kendo ma en achiel kuom gimomiyo jo kisumo ng'eny gi gin gi tich nikech nam manikacha wach lupo konyo rowera mani kocha kendo kanitie rawera moange tich todhi dhi adhia e nam tolupo toyudo rech to rech gi ouso ne jii, jii waogi to jogi tero e chiro to uso. Kendo mae en gima ber nikech bang eto ng'ani dhi yudo omenda moro matin molnya konyore go. Koro mano egima omiyo jii manie dala ma Kisumo opogore gi jomoko nikech gin gi tich maginya makore go, tich mar lupo kendo tijni oko kony rawera kende, kata mine moko madhi to choko rech ma roweragi osemako e nam to gidhi giuso to giyudo konyruok. Koro wach, tich mar lupo ni en tich mosekonyo jii e dala ma Kisumo

Weche man kod nego e pichani gin king'iyo pichani to ma en picha ma ng'ato oting'o yath kendo yath en gimaber nikech yath en gima dhi geng'o ne ng'ato tuo. Kopo mi ng'ato chanjo kendo omi nyathi chanjo todhi geng'o ne chanjo mondo obed gi ngima maber. Yath be en gimoro ma sami tuo komiyi to tuo no dhi lal kendo dhi miyo tuo ni no ok landre. Koro yath ni mabeer kabisa en gima nigi nengo nikech en gima konyo ngima ng'ato sama ng'ato tuo tomuonyo yath todhi winjo ka akoro odhi kochango yedhe moko yedhe ma imuonyo mondo ogeng' ni tuo endalo mabiro ma iluongo ni chanjo, mimiyo nyithindo mondo ndalo mabiro kik obed gi tuo. Koro yath en gima ber yath en gima konyo ngima dhano kendo en gima nigi nengo kendo en gima nigi nengo e pichani nikech okonyo ngima ng'ato.

Mondo kaunti ma Nairobi ogeng' wach mek midhiero mag nyamburko kaka apiko gini gi manie ekor yoo, mokwongo jatelo mar mang'iyo weche mag yoo onego ong'eni ng'ato ka ng'ato maringo eyo gi gige ringe eyo gi nigi otiko manyiso ni gin oyienegi ringo eyo. Nyaka gibed gi otiko ma iluongo ni license, ma yienegi mondo giring eyo, ekor yoo e piny mar Homabay. Wach machielo bende jogi onengo onengo omi ji jii kata polise gi onengo omi tich mang'eny. Omed jomoko tich mar ng'iyo jok matiyo gi nyamburko ma okopuodhi, gi sirikal mondo oti. Nyamburko mokopuodhi gi gin moko ma oti oti, kata jok mariembo gi go gin jok moko ma okia koko onego orit chike mek yoo, kendo mae en gimonego ong'i mondo okony ngima jii. Wa wach machielo bende onengo, onon jogi kabisa mondo kik ng'ato obed ni otiyo gi yedhni moko marundo dend jii gi toriembo apiko ne katoriembo gache. Onengo ong'i gi maber kendo yoregi koketi, to gin yore madhikonyo, weche mag nyamburko ekor Nairobi

E kinde mane atemo twenyo got kendo got mar Asembo, ne nitie chnadruok mang'eny kendo chandruok mokwongo ne en, sami twenyo got ting'e ni en got mochikore kabisa koro sami twenye to twenye ok yot, iwinjo konding'i jony kendo iwe mana ni onding'i da tur. Ochalo gimoro ma wang' . Koro mano e achiel kuom pek mane nitie, nikech en got mochung' tir. Wach machielo mane nitie en ni wiya nowil giting'o pi moro manya modho e kore, kendo riyo ne hinya matek nikech sama itwenyo godcha, to iol kabisa. Got bende sami twenye ting'eni en got manigi yiende kendo bungu nitie. Koro gikmoko gwari sami twenyo. Ne wiya owil ok arwako law moro manya geng'ona gikmoko ma gwara. Kendo koro sama niidho, to gikmoko gwari kendo ok iwinj maber kabisa. Wach machielo bende got, samitwenyo to seche moko igombo kata nibed gi tol moro minya bayo ,kisebayo to koro tolno ywayi aywaya mos kitwenye. Koro mago e weche mane nitiere kendo kaka natwenyo got mar Asembo.